Mae en duka ma igole pesa kendo ma nie kambi maduong' e piny kae en iluonge ni safaricom. Gin e joma tiyo e yor pesa kendo e yore soyo pesa e simu kendo en e kambi maduong' mong'ere ahinya e kenya ka nikech en ema jii tiyo kode ahinya kendo enemober moloyo moko. Emomiyo ineno kaka jii kata kiwuotho e taon to dukni mang'eny ma an ine en mek mpesa matiyo gi safarikom kendo rangi mowir en achiel kendo tich magitiyo ber. Koro kae jii obiro golo pesa ok ni jite golo pesa nikech kae ikete gik mopogore opogore inyalo dhi keto pesa e simbi ka in godo e lwedo kata la ionge godo to in godo e simbe ibo dhi kanyo to idho golo. Kata kamano be giuso ga gik mopogore opogore .Samoro jomoko odhi kawo simo ntie simo ma gichiwo moko michulo mosmos gi kata kok mos mos ntie moko minyiewo gi pesa ni e lweti . To gin simo ma wuok ka safarikom kendo giting'o laina chiel mar safaricom. Kata kamano credit be giuso ga kineno ka gisuo credit koa kuom siling apar nyaka elufa chiel .Koro kae jii ob obiro timo gik mopogore opogore kata kamano ka in gi penjo jomoko be nyalo dhi penjo penjo gimoro machandi kata samoro laindi chandi, kata jomoko be odhi keto laindgi samoro laindgi osechandogi kata laindgi nolal koro gidhi duoke.